Gimatimore e pichani en pur kendo kisinge maber en kiwango' mar olonecham pi, nga'madwaro ni opuonjre kaka inyalo olone cham pi, mokuongo' tik tik nyaka ikuongi ngi' ni en cham aina mane ma ingo , kisenge'o cham na ingo to ithinge'yo ni kit cham ma in go no odwaro pi mange'ny koso odwaro pi matin, nitie cham ma ka in go odwaro iolne pi mange'ny to nitiere ma bende dwaro ni iolnegi pi mange'ny, cham ma chalo kaka ochele, ochele en gima ka in godo to nyaka inge'ni ingi pi moromo, gimachielo kidwani nge' kika idwa olone cham pi nyaka inge ni to bajedi romo nade, ingi budget mar pesa maromo nade, budget ka in go to thi konyi fwenyo kit kit kit pur ma koro idatiyogo kata en manyasani kata en manyachon, manyasani dwaro pesa mange'ny kaka machalre gi manie pichano to mnayachon dwaro pesa matin nikech othi dwaroni igo mana oula kochimo cham.

Gino ero matimore e pichani en pur, kendo kirange maber en pur mar gimachalo kaka alot kata nyanya, kendo koro kiwango makoro gisechope gin e kiwango mar keyo nikech kirango pichano maber ntiere dhano mantiere kanyo ma gintie gi gimachalo gima giting'o godo gikma gigolo e puodho magikayo kendo gino ero machielo matimore e picha ka gin dhano ma bwora gin dhano mabwora ok gin matin kendo giduto gikulore mondo gichok gigo eko mantiere e puodho kendo gikayo. Kirangogi kendo maber girwako yunifom girwako yunifom mar puodho, kendo king'iyo chien kocha bende nitiere gari mochung' ma be chalo ni rito kawo gigo eko magisekayo magisegolo e puodho mondo oter kanyono mar keno kata kanyono mar ohala. Puodhoni king'iye en puodho malach kendo.

Ok mokuongo' tich ma tiyore e pichani, en pur mar pamba, to pur mar pamba nigi nengo' mopogore opogore kata tije mopogore opogore kata konyruok mopogore opogore e aluora, mokuongo tiktik ka wachako gi sama ipure, pur mar pamba dwaro dwaro dwaro ji to mokuongo' joma joma biro konyi e lose kata e pure ichulogi, matieni mano yorgi mag yuto, marariyo en ni pamba pamba itiyokode e yore mangeny' mokuongo' onyalo keto aluora bed maber e kuma opitheno. Marariyo pamba kose kawe kata kose kaye kotere e kambi itiyo kode e iloso nanga', kata ka ok nanga' to inyalo ti kode e loso kom thoth udi kithie to ithiyudo ka kom olose gi pamba maber ma inyalo bedo to iwinjo ka ibedo kumayom. Maradek pamba en yor yuto , en yo achiel kuom yo ma jo pur yudogo yuto.